Ũyũ nĩ mũtungo. Niĩ ũrĩa haragĩria mũtungo ũyũ, nyambaga ngathiĩ thoko-inĩ, ngagũra mbembe iria nyũmĩrĩru, kana ngathiĩ mũgũnda-inĩ, ngaciuna o cirĩ o nyũmĩrĩru o ũguo wega , ngacoka ngacoka nacio nakũu mũciĩ-inĩ, ngathiĩ ngaakia mwaki, ngoya thuburia yakwa, ngekĩra maaĩ, ngacoka ngarikia mbembe ciakwa o kũu thĩini. Ndarikia gũcirikia, nĩ njoyaga kĩratathi kĩa naironi, ngakunĩkĩria mbembe icio. Nĩ atĩ rĩrĩa iracamũka, gutirĩ rĩera rĩgũkorwo rĩkiuma nakũu nja, no rĩothe rĩgũkorwo rĩkunĩkĩirio hau nĩgetha cideithie rĩera rĩu rĩdeithĩrĩrie kũhĩithia icio mbembe. Oro ho ni ngũcoka ngunĩkĩrie na gĩkunĩko gíĩ thaburia. Ndarĩkia gũkunĩkĩria, nĩ ngũcihe kahinda cicamũke, na ciarĩkia gũcamũka oro ũguo wega nĩngũciruta, na akorwo nĩ ciahĩa, cigĩkĩrio.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, na maũndũ marĩa ndagereire marĩ maũndũ marĩ mamwe mega mũno, nĩ tondũ rĩrĩa ndakinyire kũu iria-inĩ, kũu Mombatha, andũ a kũu nĩ manyitire ũgeni, na njĩra ĩmwe njega mũno, ngĩigwa njiganĩire, ngĩigwa nginya ka ndĩmũciĩ, o roho tondũ nĩ ndaikarire kũndũ kũu gwa kahinda karaihu, andũ acio nĩ mabundithirie gwĩthambĩra, nĩ tondũ ngĩthiĩ kũu ndiowe gũtubĩra, no nĩ ũndũ wa gũikara na andũ acio, nĩ mahotire gũbundithia gũtubĩra na mgiuma kũu nĩ ndamenyete gũtubĩra, o roho nĩ ndathomire ũndũire wao, ũrĩa mekaga maũndũ mao, ona ũrĩa marugaga irio, nĩ tondũ, Mombatha nĩ kũndũ kũĩkaine na ũkũria wa matunda marĩa metagwo kokonati, kana matunda ma nathi, nĩ atĩ nĩ mayonirie ũrĩa marugaga irio ciao , nĩ cio mũcere na maguta macio ma nathi, kana kokonati, na irio icio maciharagĩria cikarugwo na ubacirĩri ũmwe mũnene mũno, na irio icio nĩ irio imwe ikoragwo ina cama mũno, koguo niĩ maũndũ marĩa ndagereire kũu Mombatha marĩ maũndũ mamwe mega mũno mena ũguni.

Ũyũ nĩ ũreri wa ngũkũ, na ĩthuĩ ta rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ ũũ nĩguo tũreraga ngũkũ ciitũ, nĩ atĩ no ũkore nĩ tũcihĩngĩrĩte, kũria ciahingĩrwo tũciheagĩra irio kũu nyũmba-inĩ cia cio, tũkagũra irio icio tũgaciĩkĩrĩra tũmĩharatĩ-inĩ, nĩgetha igakorwo ikĩrĩa, oroho, nĩ tũrekagĩrĩria ngũkũ ici ũgakora atĩ nĩ twaciga handũ ta mũgũnda-inĩ, kũrĩa ci na kamweka ga kũrũra, na kwĩyetera irio ira icio cie- enyewe irenda kũrĩa ũũ nĩ kuga atĩ rĩrĩ atĩ rũrĩrĩ-inĩ rwa Agĩkũyũ ũkoraga ici ngũkũ nĩ cigĩtwo na tũkundi tũnini ũgakora ta ngũkũ mĩrongo ĩri na ithatũ kũrĩa mũno mũno ciigagwo nĩ atumia a rũrĩrĩ rwa agĩkũyũ. Oroho, ũreri ũyũ wa ngũkũ nĩ ũkoragwo na ũguni mũnene mũno, nĩ tondũ ithuĩ ta Agĩkuyu rĩrĩa twa cirera, tũcireraga nĩ tondũ wa nyama, oro hamwe na matumbĩ, nĩ tondũ rĩrĩa ciarekia matumbĩ, nĩ tũhotaga gũtwara matumbĩ macio thoko-inĩ na tũkahota kũgĩa na mbeca. Oroho, matumbĩ macio nĩ makoragwo na ũgũni mũnene harĩ mĩĩrĩ itũ, ona nyama ya ngũkũ nĩ ĩkoragwo na ũguni mũnene mũno harĩ mĩĩrĩ-inĩ itũ ta andũ.

Nĩ ũhandi wa mĩtĩ ũrathiĩ na mbere, kũrĩa mwanake ũyũ erũtĩire gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahota kũhanda mũtĩ wake, nĩ tondũ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo na ũguni mũnene harĩ marĩa matũrigicĩirie, nĩ tondũ, mĩtĩ ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria gũkorwo ĩkĩtheria rĩera rĩrĩa ithuĩ ta andũ tũrahihia. Oroho rĩ, mĩtĩ ĩno rĩrĩa ya handwo, yarĩkia gũkũra na yakũigana, nĩ ĩrehaga kĩruru, ũgakora atĩ andũ nĩ marahota gũikara rungu rwa mĩtĩ ĩno, kũĩyũwa kuumana na riũa rĩnene. Oroho, mĩtĩ ĩno, nĩ ĩhotaga kũgucĩrĩria mbura rĩrĩa gũikarĩte kahinda karaya gũtaurĩte, mĩtĩ ĩno nĩ ĩhotaga kũgucĩríria mbura, ũgakora atĩ gĩcigo-inĩ kĩu kĩrĩa kĩna mĩtĩ mĩingĩ nĩ kwaura oroho mĩtĩ ĩno nĩ ĩteithagia gũkorwo ĩkĩagĩria marĩa matũrigicĩirie, ĩgakorwo ĩkĩgucĩrĩrria maitho ma andũ aingĩ nĩ tondũ mĩti nĩ ĩrehaga ũthaka wa marĩa matũrigicĩirie.

Maya nĩmo maũndũ marĩa mũndũ agĩrĩirũo nĩ kũhingia nĩguo ahingũre akaũnti ya Mpesa. Ũndũ Wa mbere nĩ atĩ mũndũ nĩ agĩrĩirũo gũkorwo ena raini ya Safaricom, ĩrĩa ĩkũmũhotithia kũhingũra akaũnti ya Mpesa, oroho mũndũ ũyũ no nginya akorwo akinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana nĩ tondũ ndũngĩhingũra akaũnti ya Mpesa ũtakinyĩtie ũkũrũ wa mĩaka ikũmi na ĩnana. Oroho, no ngina mũndũ ũyũ akorwo ena gĩbandĩ, nĩ tondũ rĩrĩa ũrahingũra akaũnti ya Mpesa, mũndũ no ngina aheane namba yake ya gĩbandĩ, kuũguo no nginya ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, ũheane namba yaku ya gĩbandĩ. No angĩkorwo ena ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka ĩyo ikũmi na ĩnana, no athiĩ na gĩbandĩ kíĩ mũciari wake kĩrĩa kĩngĩmũteithĩrĩria kwĩyandĩkithia na Safaricom na ahote gũkorwo akhingũra akaũnti yake ya Mpesa. Oro ho arĩkia kåĩyandĩkithia na Safaricom, nĩ ahotaga kũhingũra akaũnti ya Mpesa kũrĩa arehagĩrwo ũrĩa egwĩkĩra pin yake ĩrĩa ĩkoragwo ya ndemwa inya, ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ thiri yake. Na ahingia maũndũ macio mothe ũgakora nĩ ahingũra akaũnti yake ya Mpesa.

Maya nĩmo makinya marĩa mũndũ agĩrĩirwo kũrũmĩrĩra, nĩ getha ahote kũrĩha ngari ya matatũ akĩhũthĩra paybill ya Mpesa. Ikinya rĩa mbere nĩ mũndũ kũhihinya thimũ-inĩ yake, njata igĩrĩ ithatũ inya reri, arĩkia kũhihinya njata igĩrĩ ithatũ inya reri, akahota kũgorwo agĩcagũra kũrĩha na Mpesa, arĩkia gũcagũra kũrĩha na Mpesa, akahihinya kũrĩha mbirũ. Arĩkia kũhihinya atĩ nĩ kũrĩha ararĩha mbirũ nĩ egũkorwo akĩendwo andĩke namba ya kũrĩha mbirũ ya kambuni ya matatũ ĩrĩa ĩmukuĩte. Arĩkia gũĩkĩra namba ya paybill ya kambuni ya matatũ ĩrĩa ĩmũkuĩte, nĩho agacoka akaandĩka namba ya akaũnti, arĩkia kwandĩka namba ya akaũnti, agekĩra mũigana wa mbeca iria abataranĩtio gũkorwo akĩrĩha ngari ĩyo ya matatũ, arĩkia ũguo agekĩra pin yake ya Mpesa ĩrĩa ĩrĩkanaga nĩ thiri yake, arĩkia gũĩkĩra pin yake ya Mpesa, agakorwo akĩhihinya okay na agakorwo ahotete kũrĩha ngari ya matatũ akĩhũthĩra paybill ya Mpesa.